chiemo ni en chiemo maber ,inyalo chame gi kuon kata ringo kendo omiyo dendi gerore motegno kendo maler nikech en gi protien mabeyo

Kit gini ma ahero en mit mare kendo ahere nikech omiyi ibed motegno kendo ibed gi ngima malong'o kendo maber.

Gino mabiro e pacha en kabila ma iluongo ni jo masai . Ka gitwe sukni to girwako tigo kendo gichalo jogo mamiel to go bul ne welo ma oa oko.

Gino mabiro e pacha en ni jomoko goyo ng'ato kata gimoro picha kendo gichalo jogo man e nyasi kata bura moro.

Gino mabiro e pacha en ni mae en tich mar puonjo kendo en mar puonjo nyithindo kata jopuonjre man gi ng'ol ma opogore opogore.

Gino mabiro e pacha en ni mae tich mar sirikal e sector no miluongo ni National Transport and Safety Authority ma ng'iyo kaka nyamburkowa onego obedni bedo e ndara gi kaka ndara onego obedni igero e kwonde ma opogore opogore.

Gini konyo e ngimana ma pile ka pile ka diponi an gi chandruok kata penjo moro, anyalo gocho ne jogo ma iluongo ni customer service, kendo ginyalo ng'isa kaka anyalo loso gino e yo mapiyo kendo makonyo sa.

Tijni oselokore alworana ka jogo mabeto niang' kata obanda tinde ok ochuno ni nyaka giting' niang' gi lwetgi ka gisombo ka gitero e tinga nikech nitiere masin ma olosi mondo osomb niang' kaketo e tinga e yo mayot kendo makonyo sa.

Tijni ma en tich mar puonjo nikod nengo e alworana ka jopuonjore madhi sikul nikod thuolo mar puonjore gik ma opogore opogore, ka gigi nyalo konyogi e ngimagi mabiro.

gino matimore kae en ni ja ng'iewo mane odhi ng'iewo gik moko e dukni wa dongo kata supermarket mar Niavasa otero gik moko mondo gone kwan onyise ni pesa adi kasto ochul